Kanyor enasiai, naa tenkaraki kore pelo nkitok natunute esipitali, nolo naa meishugulikiaki ildakitarini, nelo nkarai enye natii nkoshoke aaku kesidai, nelo si ninye keon atum biotisho sidai.